Chiemoni en chiemo maber ahinya. To kendo en chiemo makonyo del. Mae en alot. To kendo alotni en alot mopidhi kendo oriti. Yorno ma inyalo loso godo chiemoni, en ni mokuongo ing'wede koaye puodho. Eka bang' ng'wede to iluoke kendo iluoke gi pii maler. Bang' luoke gi pii maler, to iteng'o pii oko, aeto ing'ade kitiyo gi pala mabith. Kendo bang' ka iseng'ade, to ikawe ikete ei agulu, kata ei sufuria. Bang' kete ei agulu to ichuake kuom dakika matin. Eka bang'e to ithiwo oko pii ma ichuakego. To bang' ka isethiwo pii michuakego oko, to ichiele gi gig chiedo kaka mo, otungu, to koda nyanya. Eka bang'e to koro ohikore ichame.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma anono tijni, en wechego mag limbe. To bende limbe mitimo gi welo, welo go moae pinje maoko. Kendo en limbe mitimo gi welo moaye pinje mang'eny mantie oko mar pinywa. Kendo seche ma welogi biro limo pinywa, to oganda modhuro yudo tich. To bende giyudo pesa, kata giyudo chudo koa kuom tijegi gi. Kae waneno ng'at moro achiel, to kendo en gi ngamia. Nyiso ni sechego ma welo biro e piny, kendo giyudo jagoni, to gichulo jagoni mondo jagoni oyienegi gihidhi ngamia gi. To kendo gimor malich kagihidho ngamia, to ng'atni toyudo pesa koda yuto mage.

Gino maduong' mabiro e pacha e seche ma aneno gini, en wechego mag thieth. To bende wechego mag thieth, e yorno mar lony manyasani. Nikech kawaneno pichani, to waneno dhano kochung' to kendo nenoreni gin oganda mopogore opogore, to kendo maaye pinje mopogore opogore. To kendo e picha kae, waneno gige tich manyasani. Mae nyisowa ber mar gigi, kendo kaka gikonyo e wechego mag thieth. To kendo wechego mag thieth osekonyo mang'eny, kendo osekonyo maduong' ahinya. Ogandawa kendo nyithindewa, sani oseyudo kony kendo oseyudo kaka ginyalo geng'o thoe, to koda kaka ginyalo rito ngima gi e piny masani.

Gini nikod nengo maduong' ahinya ne jodak mag aluora wa. Gini en yien, yien nigi kony malich ne dhano to kendo yien nigi nengo maduong' ne jopiny. Ne jodak ma aluorawa, yien konyowa kuom kelo olemo kendo olemogi dhano tiyo godo kaka chiemo to olemo en gima ber ne ngima dhano bende yien itiyo godo eloso bepe. Seche ma yien ogo piny kendo osebar, dhano yudo bepe to kendo bepegi watiyo godo egero utewa. To kendo loso mes to koda kombe to koda kabat. Bende yien chiwo tipo esechego ma chieng' kech ahinya. Kendo seche maliet ng'eny dhano ringo kendo dhi ebwo yien mondo oyud tipo mang'ich

An koda sigana momiyo ahero tijni ahinya. Mae en tich mar keyo. Chieng' moro achiel, an koda owetega newachieo kendo newachieo chon kapok ng'ato ang'ata ochieo. To wabiro e puodho mondo watim tich keyo. Bang'e to dani nochieo modeko, kendo nobiro e puodho. Bang' ka dani noseyudowa e puodho, dani nochako wer kendo nower to sechego omiel. Wer mane dani wero ne en wer mar luo, to kendo ne en wer manyiso kit luo to kod timbe luo. Bang' wer to dani nodonjo e miel. To bang' miel, dani nochako gonwa sigana mamit. Kendo mae e gimomiyo ahero tijni. Seche mane watiyono dani nomiyowa mor ahinya, to nomiyo ahero tich mar keyo ahinya.

Gini nikod nengo maduong' ne jodak ma aluorawa. Gini itiyo godo e wechego mag pur. Kendo osekonyo maduong' ahinya e wechego mag pur. Kendo osekelo yot ahinya ne jopur maaye gwengewa. Kendo gini e okonyo malich e puro puothe manigi kite madongo dongo. Kendo opuro puothego manigi loo matek. Kendo e seche magini puro to iyudo ka okonyo e rito saa, nikech kuma dhano nyalo puro kuom seche mang'eny, gini puro kuom dakika matin ahinya. Kendo osekonyo e weche mag pur, nikech onge loo maok onyal puro. En opuro lobe tee to kendo opuro puothe tee. To kendo onyalo puro kuma dhano oknyal puro, kata kuma dhano yudo pek kapuro. Omiyo gini osekonyo malich ahinya.